Ng'otutiet nekokekon ko kou en chaik ko kikele chaik komonyolu kebit kobaten yoche kesember noton kokikotoret chaik komatkoyachekitun akobit kobwa elenyolundoo

Kikobiit ng'emisiet en temiikchok, kou ingunon chekikomin chaik ko kigoik kali bosbeet, ko manyorchingen chitugul bosbeet olemoktoo, ko kigong'em temisiet ako kora kiit age ko kou bandeek olekikoter biik chechang',amun kigoik kali, mi barak beit ab ibuneet ab tuguk cheu bosbeet chekikong'em komatkobit konyorchigee chitugul komanyorchigen chitugul bosbeet cheimuche kinde tuguk cheu kora bandeek, ko yoe komatkobit kora rurutik chenyolunotin.

Kou ripsetab chaik kokikele manyolu kebit chaik ko chito nekokinyor kobit komosipi ng'atutik choton ii konyoru kerkong'et imuche kindechi kou fine koo kotere noton komabit komakon chaik choton chenyolunotin ii amun mosipi ng'atutiet kingen kele manyolu kebit chaik konekokinyor ii kosiche kerkong'et neyaa.

Chomchinet nenyolu sikobit kimanda tuguk en emet nebo Kenya ko kou kelipan aisuruk ko kikele kelipan aisuruk sikobit kechomchi biik chemondoo tuguk koba sang' ake konyolu kechigil tuguk choton chetomo koba sang' kenai kele makoi kong'em sobetab chii yekakoba sang', makai kong'em kipkosobe.

Katutyet nekikechop akobo kamandaetab kei ko kou kou chaij machanik chan kakengaa chan kalimantan koba sang ii ko kikele kobitkoba en beit nenyolunot ko moyoche kechil temik kobaten yoche kosich beit akichet sikobit kou on konyor aichek kelchin koyan kowoo ngweny koyoche keotochi temik simabit koimkei kokikotoret notet yemik sikonai ak konyor baronet en kasishek ab eunekchwak

Kikobit kewelunotik eng temik kingeip moshinishek en mbar amun maigochin chamchinet koyai kasisiek eng eunekwai chekatagochin borotet sikobit kotesetai sobenwai. kopate kingeip mashinishek, kong'emei amun boishei mashinishechukan koutu kole yachei kobit biik makchingei magutik amun nyolu konyor rapishek che yachei koboishe sikotesetai ak temisheng'wai.

Kewelunitiet ne nyoru chito yon imondoi tukuk anan che nyoru temik yon imondoi minutik koba san'g. Ko kou en lipanetab isurut. ko kikinse barak lipanetab isurut komitei biik che maitchin kolipan isurunotok koeten nafasi nekata ipei tukuchutok si konyorchikei kelchin. Kan komaip komatikonyor kelchin ak koseretio.

Kit nemajat sikotech kibagange temikko kou kaindoinatet sikobit kokon kibagenge en temik amun ingobik kaindoinatet nemie komutu temichukan komut kibagenge ko Jan komut kibagenge kobit kokuyokei smoking kotech en konyor kamangunet nenyolunot yan momii kaindoinatet nemie ko mobile kobwa temik kibagenge ko kan kobit koyochindoskei kou yon kakimoche tuguk cheu pospet kebos beit yon miten ksndoinatet nemie kobituk kobakoteteochin asikobit konyor elip.

Boishet nebo kibagenge nebo temik en Kenya ko kou ingonamkei temik ak kele keteche oleu bandana olekiben chaik ko kikoik kibagenge noton amun kikotoret amun eut aenge ko momuche ko kan kobwa koik kibagenge sikobit ketech kotoret icheket ake ko kou yo kibe yon kitchen cheu sukulishek sikobit kotoret en lokchwak ko ikobwaa kibagenge kobitu ketech sukulit amakat amun icheru aketukul kit netinye kotorit olekakimotoi ake kora ko yan kabwa kibagenge temik sikobit kechob oleu baktori kotestai keib chaik ak ketes jerib chaik ko kan kobwa kibagenge ak loyochin en tuguk chemikyino kotireti icheket en temik ake kora ko kou bosbet kotoret kei en bosbet aketukul akot nekamotinye kobit kotoretkei anan kiyochin en beit ne imuche koityi aketukul kotoreti temichukan.

Chanchinet neyolu koyai chemung'araindet eng yatet ak ribetab ndonyo ako tukukwai cheman'gu eng mbar koyochei korip tililindo chemung'arainik. Tililindo ko kou kotililitu tukuk chekealdoi cheu nyanyik komayachei kotiyei murindo amun os kong'em sobetab chii yan kapi kokon musoknatet. Chanchinet age koyochei chemung'arainik kolipan aisurut eng biik chekikosir serkali sikobit komaete koyai mung'are eng olekamakta. mayachei kora kobiit terset anan terset eng icheket eng icheket. Nemuchei koyai age kowa ng'weny mung'arenyi. Nibuch nekabo komonut ko yachei kerip tililindo elepuren koyochei kotililit. Yochei kot komi siratik chekamuren koyachei kekwai, kot komi beek chebendi cheos kokany kobiit mianwogik eng kangotiny tukuk chekiamei koyachei kobiit kobarchingei koyai kiit nenyolu, nenyolu kerip tililindo sikopit amakon asenet eng sobet ab chii.

Kokeet en emetab Kenya ibunetab bushiekab bandekab emotinwekab sang' amun netai ko kokeker kele bushiekab emotinwekab sang' komi oliet barak nemamuche biik alak en emoni emoninyo nebo Kenya konyorchigei rabishe choto chetoreti icheget konyorchigei bandechoto anan ko bushechito age ko rabishek chekatakiboishe akot keibunen bushechundo en emotinwekab sang' ko toreti tos oot kimuuche keboishe rabishechoto ketoreten biik chemaimuchigei anan keyaen tukuk cheu teksetab barabareshe chekatakiibe koba sang' kotoretech eng' tukuk alak chekimokchinigei kou biikab emoni nyo nito ninyo nebo Kenya kiit age kora mi bandek chekikotem biik ko bandechoto kot ketokchigei chebo sang' akemeto chechok koyochekitu chechok akoba biik hasara amatakotoretok en oratinwek age ko kangeesho cheyobu sang' nguni koyoche keboishe chu chok kokochin chomchinet temik chok akokoi kobit koboren temikcho tukukab eunek chwai kotoreti noton emenyon nebo kenya

En tuiyet ab NCBA ko kigiaror agobo tuugk che nyolu koyai biik sikobit kosich kelchi icheget, agenge en tuguchoto ko kikile biik komuche konet kou lagok che mengechen. Tos barnotik komuche konetke nobishet ab ngoroik. Yenai chito nabishet ab ngoroik komuche ot noton kosirge en kasinynamun ke tiech kityo chernajit yan kanai chito kobitu kosirege en kasit. Age kora ne kikiaroro ko kigile en biik che mengechen komuche konetke kaletishet ab sumek, ko yekanai chito kolet sumek kosich kelchi amun chang biik cheletesumek, komuche ot koyat chito salon nenyit sikobit kolet sumek ak kotoretenge kora rabinik che kanyor. Age kora ko kkokile imuche alak koletyige salisiet ab siok ana mwanik che kindo togoch, chon indechin chito mara yon komoe koyai arusi. Komuche ngunono kotoret chito amun matachang cheo kasishek cheu chon. Ko kangoyai lagok anan ko barnotik chemengech kobitu kosirege icheget en kasit ak kobit kosich kelchin.